Wambere nĩgũkorwo ĩkĩgũrĩra arĩmi indo iria ciumanaga na mahiũ ta thumu, iria na indo ingĩ kuma kũrĩ mahiũ na thogora mwega, nĩgetha mbeca iria mona kuma kũrĩ ũrĩmi wao nomahote kũongerera mahiũ makĩria. Ũndũ wa kerĩ, nĩ kũrĩ mbeca thirikari ĩkoragwo ĩigĩte keheri-inĩ cia gũkorwo ĩgĩkombithia arĩmi, na ũguo mũrĩmi ũrenda kũgũra mahiũ no akorwo akĩoya ngombo ĩyo, nĩguo akorwo akĩongerera mahiũ make.

Wambere, irio ici nĩigũteithagĩrĩria harĩ kũhũthĩra gwaku mũciĩ ũrĩ na bamĩrĩ yaku, kuona nomwambie gũcihũthĩra irĩ o mũgũnda. Ũndũ wa kerĩ, irio ici nĩ ikoragwo ikĩigĩka makĩria hĩndĩ ĩrĩa cioma. No ũkorwo ũkĩhota kũiga mbembe ciaku na mboco irĩ nyũmũ na ũkorwo ũgĩcihũthĩra hau thũtha-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, ni iguteithagia kwambĩrĩria biacara, kana kũĩyonera mbeca cia mahũthĩro mangĩ, kũona hĩndĩ ĩrĩa cioma, no ũciendie na ikorwo igĩkũhe mbeca cia kũhingia mabataro mangĩ ma kĩmũthingi.

Kaingĩ na kaingĩ ũkoraga atĩ irio cia mĩkebe nĩ iria ciumĩte mĩgũnda-inĩ ĩndĩ igathiĩ iganda-inĩ igathondekwo makĩria na ikabangwo mikebe-inĩ na ikongererwo ndawa ya gũtũma cikaikare itegũthĩka. ĩndĩ indo cia kuma mũgũnda nĩ indo iria ikũrĩtio ĩmwe kwa ĩmwe na ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩongerere. Kĩrĩa gĩtũmaga andũ aingĩ makorwo makĩenda kũhũthĩra irio cia mũgũnda nĩgũkorwo ataramũ a ũgima wa mwĩrĩ nĩmendekithĩtie indo icio gũkorwo ikĩhũthĩrwo kuona nĩ iteithagĩrĩragia harĩ ũgima wa mwĩrĩ ũkĩringithania na cia mĩkebe. Wakerĩ, cia mĩkebe nĩ cikoragwo cikarĩte mũno ĩndĩ ũkĩgũka thĩinĩ wa mũgũnda ikoragwo irĩ ciakũgũra hauhau ona itikarĩte.